E alworawa, maembe timo maber ahinya. To mondo mi olemo mar maembe yudre ok en gima yudore sa ka sa, en gi kinde mare. To maembe ka osenyak maber ma osetegno kata ma ochiek, jomoko tere e chiro, en kaka yorgi mar yudo omenda. Iuse e chiro to kata ka ok e chiro ma dala, jomoko use ne joma ni e counties ma moko. Kaka dalawa, ng'ato golo Rongo to otero nyaka Narobi. Kata kamano, olemo mar maembe inyalo kawe maembe ma osechiek maber, to ilose gi gima waluongo ni blender. Mano masin ma golo olemo ma lokre juice, kata wachni juis. Ikawe, iruwe gi pi, iketo sukari matin, kaeto imadhe. To kata kamano ka ok ilose ka juis, to mana olemo owuon ichame ober e del kendo orito kata jogo ma ringre gi ok nikare.

Pith mar gweno en pith madwaro ni mondo ibed jakinda ahinya. Sama ichako gi gweno ka gin nyithindo mathiso, gin gwen ma winjo kata koyo. E kinde no ka githiso ma gin kata odiochienge ariyo kata adek, ikawo jiko ni tiketonegi maka. Mondo kochopo gotieno kata godiochieng' sama chieng' onge, to imiyo gwendi bedo gi liet. To gwen mathiso ma kamago, nyaka migi chiemo e iye kanyo. To gima ang'eyo, gweno ok dwar alwora ma olil. E giri miketo mimiyogi chiemo, nyaka irit ni oler kabisa. E kinde ma gwen gi ose dongo ma koro gichako wuok oko, inyiso ji ni mondo alwora mari ibed ka igeng'o negi. Nekech inyalo bedo kama nitiere bunge, to bunge ma kamago nigi le manyalo chamo gwen. Koro ka gweno osechako monyalo wuok oko, to alwora ne ichielo, iketo ong'enge kata iketo yiende. To mondo gwen gi be odongi, itimo negi chanjo ma sa ka sa. Nitiere yadh gweno ma iolo e wang'e, kata mipidhe e dhoge. Koro ka ng'ato idwani gweno obed maber, nyaka imigi chiemo kendo imigi yath.

Ma olemo ma gi dho ngere iluongo ni beet root, en olemo ma opuodhi kod dakteche. Kendo ijiwo ng'ata ng'ata ma dwaro medo remo e dende mondo ocham olemo no. Ok ondiko ni sama rembi tin kende, to kata ka idwaro ni kik remo rum e dendi, mondo ibed gi ngima maber, ng'ato onego ocham beet root e kinde ka kinde. Beet root ka ichamo, inyalo lwoke, tiyiedhe, to ichame mana kamano kaka olemo. Kata kamano, en bende inyalo tiyo kode e masin ma irege ma olokre juice. Iriwe gi pi kendo ibole sukari matin. To kata ka ok idwa madhe lilo, iriwe kata gi maembe, kata gi avakado, to ilose godo e masin. To obedo juis achiel kaeto imadhe.

Puoch gi pak ne jogo ma rito jamni, jamni kaka diel kata rombo ka irite to in achiel kuom jogo ma ikwano ni nigi mwandu. Sama aneno ka ng'ato timo pith mar jamni, nyaka obed ng'ano ma nigi kinda. Nekech jamni nyaka ine gima ochamo. To kata kamano, ka jamni ni ose dongo, ma emomiyo wawacho ni in gi mwanu. Nekech en gino ma inyalo dwoko e chiro, ma olokre omenda. To kata ka ok omenda, en gino ma nyalo konyi rwako e welo. Wawach ni ji dak ni ji tho, to sama liel otimore e dalau, nyaka to ji cham ring'o. Ka ionge pesa mar dhi ng'iewo jamni e chiro, to idonjo mana e kundi mar dhok kacha do igolo jamni achiel to inego ne welo.

Sama idwa chako pith mar alot mathiso thiso, nitiere gigo ma nyaka ilosi ma iket ka oseikore. In owuon nitiere gigo ma nyaka bedni ing'eyo ma ibiro keto e tim. Gini mokwongo odwaro lo, kata gi dho ngere waluongo ni space. Nyaka iik kama ibiro pidhe gini, kendo lo iyud ni iseloso maber, to nyaka ibed ja kinda. Sama ichako pith mar alot, nyaka ing'e ni pi nikwomi machiegni. Ka ionge gi pi, nyaka iywa pi. Gimachielo, ibedo gi yath ma ibiro kuoyo ne alot, alot en gino ma imonjo gi kute, kendo dwaro ni ikwoyone yath sa ka sa. Onego ikete kama chieng' nitiere, kata e ot ma waluongo ni green house. To ka in japith mar alot, nyaka ing'e nafas monegobedni iweyo e kind alot kalot. Kendo ibed king'eyo ni ipidhe kuom ndaladi to oromo agola kanyo. Koro kamano, yath nyakibed godo gi pi machiegni, gi mbolea, ma konyi pith mar alotni maber.

Olemo mar chwa en gino ma inyalo ti godo e loso juis. Ibiye kata awachni ibude, to ka osebude e pige no, to bang'e ichungo pigno ma usi ma ji madho kaka juis. Kata kamano, dana tiyo kode e ruwo nyuka, okawe to obude e pi. To pige no ka osebedo ma wach, to toke okawo to oolo e nyuka ne ma osehikore. Kata kamano, bende itiyo kode kaka yor yuto mar omenda. En ohala kendo oloso ne ji omenda.

E gweng' ka gweng', ber ka ng'ato nigi pith mar olemo. Kata dwach ni kata yien achiel mar olemo, ahinya to olemo mar apoyo en gino maber makonyo e rego chiemo ei dhano. Apoyo sama ichamo, kane iyi okorore, to odhi yomo dendi ma kata ka ne in gi pek e dhi oko, to oko koro idhi maber. Apoyo bende ber gi nyithindo madongo, nyathi mathis thoro bedo ga gi pek e dhi oko. Apoyo, olemo mar apoyo konyo e nyithindo ma kamago. Kata kamano, inyalo rege kaka juis. To pith mar apoyo, bende dwaro ni iikri motegno, nekech ka osebedo mapek to onyalo lwar piny gi yiende. Sama ipidho olemo mar apoyo, nyaka ibed gi yiende ma isire godo, mondo kik ogore piny. Pith en gima ber ahinya ne jogo ma pidho olemo.

Pith mar cham kata oduma osebedo gi midhiero mathoth ahinya e alwora na. Sama ng'ato oiko chambe maber, to onyayo gino ma kare. To pith ma kamae biro gi midhiero kaluwore ni sama oduma dongo kendo othiso, en kata chiemb dhok. To ka dher ng'ato kata dheri in owuon, odhi ma ochamo chambi, to ok idhi kayo gino malong'o. Kendo nitiere kute ma samoro nyalo monjo oduma kani e puodho. To ka ok ikuoyo yath, to oduma ok dhi nyak maber. Osebedo pith ma kamae, osebedo ka lokore ka luwore gi kinda mar ng'ato. Onegobedni sama chambi dongo, idoye e yo makare, kendo igolone yugi mor amora. Ma nyalo piem kode e chiembe kata e mbolea mare.

Ne jalno ma oseng'ado e chunye ni odwaro konyo ji e alwora ne gi pi, ajiwo gi ni tengi mag pi gin gigo monego kan ewi ot malo. To kata ka ok en ewi ot, tonegobedni igero ne ode moro ma nigi malo. Mondo sama pi ridore ka iyawo tap kata mfereji mari, to pi ridore piny mayom kendo luwo laini ma ok pukre oko. To kata kamano, ka idwaro ng'eyo kano pi, ok ochuno ni pi ikano e tengi kende. Pi inyalo kata kunyo bugo, ma bugo lokre kisima, ma ikony ji e alwora ni gi yudo pi ma kare kendo gi yot.

Ute fwambo kod keyo timo gino maber ahinya, kas kinde ka kinde ka nitiere gima timore to gifwambo weche go, giketo kanyakla kendo gitang'o ne ji. To sama itang'o ne jopiny gima dhi mbele e piny gi, imiyo japiny odak ka otang'. Kendo odak ka ng'eyo, kata odak ka ong'eyo gigo monego ket e tim. En nikech ute mag fwambo, okelo negi gigo madhi nyime e alwora gi.

Ng'ama pidho alot mar kayo ne ohala, kinde mang'eny ipidhe e yo ma ochanore kabisa. Kata e lo maduong' mondo oka gino malong'o. Alot ma kamae, ikwongi chako ka ikwoyo kodhi kamoro, to kodhi no iketo ne mbolea kendo ikwoyo ne pi pile ka pile ma okwong odongi. Ka osedongo matin to ipudhe to igole gi tiende gi lop tiende matin, kaeto idare to itere e lo mane oseketi ma oikore cha. To bang' kamano, ng'ato kayo alot, onyalo tero e chiro kaka yore mar yudo omenda. Kata kamano, onyalo pidho ji manie e alwora ne.

E kinde ma in japith nyanya, nyaka iik lopi kendo arita ma kare ahinya. Nyanya en olemo ma kelo omenda, kata en olemo ma ka oseikore, to kelo ndhadho e chiemo ahinya. E pith mar nyanya, nyaka ibed gi mbolea ma iolone. Nyaka ibed gi yath, nekech nyanya kinde ka kinde imonjoga gi kute. Onegobeni ikuoyo ne yath, mondo olemo kik tow, kendo onyagi e yo makare. Nyanya en gino ma yiende poth poth, kata ma yiende yom ahinya. Kinde mang'eny, ok odong tir ka ochiko malo. Kata ka osebedo gi olemo ma obed mapek, bende onyalo gore piny. To sama ipidho nyanya, nyaka iket yiende moko kata chumbe moko ma ichunge. Bang'e no ibiro tweyo gi tol, kata gi usi, mondo ikony yien mar nyanya cha kik gore piny kendo olemo kik ywa lo. Ka iketo kamano, olemo biro nyak makare, kendo yudo nafas ma giliero godo.

Ng'eyo tedo kata somo tedo en gima ber ahinya, inyalo kawi kama ng'ato nigi welo to itiyo ne, itedo negi kaeto iyudo omenda mari. To ng'ato ahinya ma ong'eyo loso gima iluongo ni designs, kata choro, maluwore be gi pok mar ng'ato, inyalo yudo omenda mari. To kata kamano, sama nyasi nitiere, ng'ato nyalo miyo nyasi bedo ma jaber ahinya. Ka ing'eyo loso kek, kek en gima kinde ka kinde, ji chamo ka nigi nyasi mar nyuol. Kata ka ipuoyo jalno ma otieko sombe kata tiegruok mare. Ka ing'eyo loso kek, ibiro yudo ka iluongi e nyasi ka nyasi. Kendo goro ma gimi gorogodo be miyo tiji bedo ma jaber ahinya. Sama iluongi kamano, iyudo omenda to kata joma nie nyasi bende ya ka mor.

Ka ipidho jamni, jamni en gino ma inyalo monj gi kute. Kute gi nyalo yudo gi kaluwore ni gilosore ga kama gininde kendo kute nyalo ya kanyo ma chwo dendgi. Kata kamano, jamni kuonde mang'eny, nyono kama ne osie chieme, kata chiembe ma osekethore. Nyalo bedo gi kute, ma kute monje. Nitiere yath ma ka idwaro luoko dend jamni ni te, to iketa keta to jamni nyumore. Gidho ngere iluongo ni cattle dip, mano konyi luoko kute jamni te, are wiye nyaka tiende ne. Ma bedni iluoko dende te, kendo irite malong'o, ochalo mana kaka chanjo ma dimiye e dhoge kata iole wang'e.

Pith mar nyanya en gino ma nigi nengo kaluwore ni en yor yudo omenda. Ng'ata ng'ata ma pidho nyanya, ka nyanya ose nyak ma oseikore maber, ma otegno kata ochiek, giyudo omenda mathoth ahinya. Ok en gino ma irito joma ni e alwora kata ng'ama ni bathi kende mondo onyiew. To nyanya sama oseikore, inyalo tero ne pinje ma moko. Inyalo golo kama intie, to iuso ne jauso machielo makawo gi mang'eny. E yor kamano, dawach ni pith nyanya ok en gima yot. To ka itime gi kinda, to toke no iyudo omenda ma kare.

An ahero pith mar dhok ahinya. Gima miyo ahero pith mar dho, chieng' morachiel ka ne wan gi welo dalawa, welo gi ne en nyako mane owadwa dwaro kendo. Koro dalawa kata alwora mara, en ni ng'ato dichuo ng'ama wuoyi, ka idwa kendo dhako, to nyaka iter ne jodalagi dhok. E kinde no, owadwa ne onge kata dhiang' ma onyalo tero dalagi nyako. Koro nikech ne an japith mar dhok, kendo dhogena ne osenyak ma odongo. kendo dendgi ne arito maber nekech namiyogi nyaka yath mar chanjo. Dhok ne dendgi ber kendo gidongo. To nakonyo owadwa ma na rese, ma notero dhok dala gi nyako kaeto nyako oyiene. En gima mora nekech namiyo akonyo owadwa yudo dhako, kendo kata an , ne ayudo puoch gi pak.

Ahero chupni ma konya kano gigena ahinya, to an awuon ahero tieng' diriyo. Ahero mar plastic kata awach ni juala, kendo ahero mar kiyo. Gima miyo ahero mar juala, en ni sama iole giri, kobothni molwar piny e lweti, ok en gima tore. Kata ka nyathi owite piny, ok en gima tore. Ahere nekech gino madak ndalo mathoth. Tieng' marariyo, ahero mar kiyo. Mar kiyo berna sama atere e mbele welo, ka iseolo kata juis ni kanyo, ma iketo e mesa e mbele welo, okelo mor. kata oywayo wang', nekech en gino mondisore majaber. Awach ni ka aloso juis na mar maembe maratong', to akaw ma aole chupana mar kiyo, to oneno ma jaber ahinya.

Jamna kata sambarao en olemo ma ka osechiek to ineno ka olokore marateng'. Ka ineno ka pod oralum to ok en ma osechiek. Sama jamna oselokore marateng', ikawe tiluoke, tinyodhe anyodha mos. Iloke manelembi koni gi koni, to en mana ni jamna nigi kodhi e iye. Sama inyodhe to ineno ni igolo kodhi ma niye iye, chame yot ahinya.